Ĩĩ gũkorwo na rangi ũmwe wa mbathi cia thukuru kana ngari cia thukuru nĩgũteithĩtie mũno, tondũ ngari icio nĩcihotaga kũmenyeka cirĩ o hanene, rĩu ũgakora hĩndĩ ĩrĩa ciamenyeka ona mĩtio nĩĩnyihanyihaga tondũ rĩrĩa yoneka, mũndũ amenya ĩrĩa nĩ ngari ya thukuru, okorwo ekũgeraga kana egũtwarithagia ngari yake naihenya mũno, akanyihanyihia nĩegtha ĩgakinyĩra kana nĩgetha akamenya nĩgetha agitĩre mĩoyo ya arutwo.

Maĩ ma kũnyua ma arutwo nĩmagĩrĩire magekĩragwo matangi, matangi mwanya, nĩgetha o mũrutwo o mũrutwo akamenyaga hau nĩho abatiĩ gũthiĩ kũnyua maĩ. Na, maĩ macio nĩmagĩrĩire magakorwo matherũkĩtio kana magekĩrwo ndawa nĩgetha tũgunyũ kana matigakorwo na germs ci, na nĩgetha magakorwo na mwĩrĩ mwega kana magakorwo me matheru. Na ningĩ nĩmagĩrĩire mũrutwo okorwo ndekũmahũthĩra akaheo ihera nĩũndũ wa kũrigĩrĩria mĩrimũ kumana na maĩ marĩa, kana maĩ marĩa manyuagwo nĩ arutwo matarĩ matheru.

Ũcenjia wa rĩera nĩ ũgũmagĩra kana nĩũtũmaga andũ arĩa mathomagĩra rungu rwa mĩtĩ tuge ta hĩndĩ ĩrĩa kwaura, andũ acio matingĩhota gũthiĩ gũthoma tondũ nĩmekurĩrwo, ũguo matĩra irathi, kũu nĩ kuonania ona kĩrĩa megũbatiĩ gũthoma mũthenya ũcio matinathoma. Ũgakora thutha wa ihinda rĩrĩa mabangĩire matinakorwo marĩkia gũthoma kĩrĩa mabangĩire. Ningĩ nĩgũkoragwo na mĩrimũ mũno tondũ rungu rwa mĩtĩ nĩ kũrĩ heho, rĩrĩa tuge ta rĩngĩ kwaura, arutwo makurĩrwo na arimũ ao. Ningĩ okorwo nĩ mabuku megũthomaga namo, makaurĩrwo magathũka mũndũ akanjia kwandĩka okorwo nĩ note i rĩngĩ, na maũndũ macio ti mega makamacokia thutha makĩria.

Irio ici ndĩcirĩaga na gũtema kana ngatinia maita mana, harĩa njoyaga gĩciko ngarĩa kana ngatinangia kana ngekĩra thani-inĩ ngĩrĩaga. Ningĩ to mũhaka ona mũndũ atũmĩre thani kana gĩciko, no ũtinangie maita mana kana o maita merĩ, ũcoke ũrĩrĩe o ũguo rĩhana thutha wa kũrĩthambia tondũ no mũhaka mũndũ arĩthambie na nĩrĩrĩ cama mũno.

Mũciari wa kamwana karĩa kana mũciari wa kĩhĩĩ kĩrĩa kĩrarua, nĩethaga mũtiiri, ũrĩa nĩ mũndũ ũrĩa, ũrĩa nĩ mwanake ũrĩa ũgũtwara kĩhĩĩ gũthiĩ kũrua na thutha wa gwĩka ũguo kĩhĩĩ kĩu nĩ kĩambaga gũthiĩ gĩkahoya rũtha kwĩ mama wao nĩgetha okorwo mama wao nĩegwĩtĩkĩra, gĩthiĩ kĩrue. No ndirĩ ndaigua handũ atĩ mama wa mũndũ nĩaregete mwana akarue kana kĩhĩĩ kĩu gĩkarue. Mũndũ ũcio amũtwara kana mũmũtĩri ũcio atwara kĩhĩĩ kĩu gĩkarue, gĩgatwarwo kwĩ ndagĩtarĩ mũndũ ũcio nĩwe ũmũroraga mahinda marĩa mothe e nyũmba nginya aume, na rĩrĩa auma magakũngũĩrwo ona akorwo nĩ gũthĩnjĩrwo ngũkũ.

Rĩrĩa mwana aciarwo, nĩtuoyaga okorwo nĩ gabũri kana okorwo tũtirĩ tũkagũra, tũgakenerera, tũgathĩnja tũhahĩhia tũgakenerera okorwo nĩ njahĩ cikarugũo andũ a bamĩrĩ magoka, tũgakenerera gũciarwo kwa mwana ũcio, na okorwo nĩ ũhiki nĩtũthiaga kanitha-inĩ andũ aingĩ magoka a kanitha ũcio na matarĩ a kanitha ũcio, nginya andũ a itũra magakenerera makarĩa kĩrĩa marugĩirwo kũndũ kũu. Okorwo nĩ mathiko, andũ nĩmathiaga mũciĩ wa mũndũ ũrĩa kũrĩa gũkuĩtwo magakenerera kana magacakaya, macoka gũcakaya makaheo irio iria kana macakaya magacoka magathiĩ magathika mũndũ ũcio ũkuĩte. Magacoka magoka makaheo irio makarĩa makainũka kwao. Arĩa matigwo a mũciĩ magathĩnja okorwo nĩ ngũkũ magakenerera hamwe.

Mwana ũrĩa wathiĩ cukuru tene nĩohĩgaga makĩria kana akohĩga naihenya, kũrĩa ahotaga okorwo nĩ gũthiĩ kĩoro nĩahotaga gwĩtwara naihenya makĩria. Nĩahotaga gũikarania na ciana iria ingĩ, akahota nginya gũthoma okorwo nĩ mabuku tene, akamenya kinya gũthoma akorwo nĩ ndemwa akamenya, akamenya kana namba akahota gũtara naihenya. Ningĩ, akorwo nĩ kũrĩa akahota kũrĩa naiheya, na mĩaka ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo mwana athiĩ thukuru nĩ mĩaka ĩna, nĩgetha okorwo nĩ natharĩ, agathoma mĩaka ĩrĩ na akohĩga makĩria.

Ĩĩ no ndarĩrie mambũra ma kĩndũire, mambũra ta ma mwana kũrua, marĩa tũtabanagia thutha wa mwana kuma nyũmba ũrĩa gũthĩnjagwo okorwo nĩ gabũri, okorwo nĩ ng'ombe kũringana na ũhoti wa mũndũ, andũ acio akorwo nĩ bamĩrĩ ya mũndũ ũcio kana mwana ũcio warua, na andũ arĩa na anake a itũra, magoka hamwe makarĩanĩra, magakenerera na makendana.

Ũndũire wa kũrĩha rũracio nĩũcenjetie, atĩ thikũ ici aciari a mũirĩtu marenda mbeca, na mbeca icio nĩ iria ciagũraga tuge okorwo nĩ ng'ombe, okorwo nĩ mbũri, rĩrĩa mũndũ etio thaa ici okorwo nĩ mbũri magana merĩ, aciari marauga maracienda ciĩ ta mbeca baribari. Rĩu ũkona tene okorwo nĩ mbũri ciokaga ciĩ mbũri, okorwo nĩ, okorwo nĩ mbeca cigoka ciĩ mbeca, no thikũ ici maũndũ nĩmacenjetie. Ningĩ, mĩtaratara ĩrĩa yarũmagĩrĩrwo tene okorwo nĩ kũrĩha rũracio, thaa ici tiyo ĩrũmagĩrĩrwo.

Mĩtugo ya ũndũire ĩhĩtũkagio na gũtaara ciana kuma ciaciarwo, cigatarĩrio cigathomithio okorwo nĩ ũndũire wao ũrĩa ũhana na ũrĩa ũthiaga na mbere nĩgetha nginya ciakũra cigakũra cikĩmenyanga, na rĩrĩa nginya cio cikagaĩ bamĩrĩ ciao kana cihikanie kana cihike nĩcigatwarithi na mbere ũndũire wao kũringana na ũrĩa cigataara nginya ciana ciao ũguo.